Ore naa tenewueji njilingini Kuna ropiani oo njillingini naa sanisana netii naa atua enatoki naaji bulb ore taa bulb naa enoshi naishoru ewang'am tenibungieki ositima ore entoki naitoduli ena bulb naa kitodolu Ajo ore ele tung'ani netaa enkishon ketaa naa mbaa nagiraa aing'uraa tenaa keas tiatua maisha enye ore ntokitin naitodolu ena toki naa ntokitin nkaitubulu ropiani ashu naitubulu enkishu enono tewueji naba enaa enetiu naidim naaji atoponai eropiani enono embaa ena nkuti shillingink onom nilo atabaiki ipp neeku keeta enasiai naponaa eropiani neponari eropiani oleng naa mbaa sidai Kuna Naivas neas iltung'ana amu ore naa mbaa olchumati naa mbaa sidain nikidim ateshet tenkaraki ore mbae nidim ataasa naa ore pipik taisere nemenejia ebaiki keponari Ajo keeta ele tung'ani enkoitoi ashu enkishon nawaag ashu enkishon nadupa Ajo naa sinanu

Ore naa tenewueji nikidolita elarikok iltung'ana kituak lele Osho lang lee Kenya kidolita naa olapa tung'ani oji wajakoya kidolita naa Ajo etii Baraza oree naa tene naa kajo kulo kituak kulo gavanani ninje naa kulo ogira airo ashu etau naa nkirorot enye tedukuya naa barasa egira ayimaki mbaa nabo are uni naipirta naaji olosho ashu naipirta naaji maendeleo ashu naipirta naaji mbaa naaji keasi tee county ore naa tene naa ninye naloito sanisana nikidolita naa Ajo kegirai aininigisho agira naa orkitok obo tiatua lelo egira aitau enkiroroto enye ejoito naa mbaa naretisho amu edolita Ajo etiringate iltung'ana aininingu Kuna mbaa najoito ele tung'ani ogira airo tenewueji naa ore naa tipatisho najoito Kuna mbaa na keyau tipatisho ashu naboisho kisho naa ormwana inchi tewueji netii tee seuseu nalulung'a pee eyiolou mbaa najoito orkitok ashu maendeleo naasita naa keyau naaji naboisho tedukuya iltung'ana pookin amu kitutumisho nitutum siniche kulo arikok esulaki kulo lemeningo ena toki naaji enkiroroto

Ore naa naboisho naa entoki e tipat oleng tiatua irkasin alang aashu tiatua isiatin ang naaba anaa nikiasita entoki e tipat ina oleng amu keetae mbaa supati oleng too laasak lesiai o tooloigero sii amu kitutumisho nitutum iltunganak. Ore paa ketii naa naaji inkabilaritin napaasha naasita naaji esiai tewueji nebo naa kepuo naa kilo tunganak aaku entoki nabo naa keesayu naa inakata esiai aitobiraki amu ore naa entoki naji naboisho naa keretisho oleng neeta engolon. Nitoki naa aaku ore toolkituak aashu toolopeny irkasin nepuo naa aatum esiai nalelek ashu nepuo naa atum esiai nashingishongari anaa enayieuni. Neeku entoki e tipat oleng ena toki naji naboisho amu keitelelek esiai oleng, nitutum iltunganak too lubot pookin eseuseu nalulunga. Neaku kaitukuj naaji iltunganak ajo manotito ena toki naji naboisho nikiasishore amu aisidai oleng nitutum doi yook neaku meetae naa ena siai naa iata ake irmangati te siai amu itorrono oleng teneaku iata ake irmangati te siai neaku maibunga naake.